Ore eninko ninya paa naa, ore ele naa pineapple arashi olmatundai oji pineapple, na ore eninko pinya naa, ikesu naake taata tolchamba, nitumoki aisuja, nisuj nirony, metupuku enaare enye, nitumoki na taata ainasa.

Ore eninko pintobir ena naa, juicy kuna juice okila fruit. Kila aina ya matunda. Neku ore eninko pinya na idung'u ake lelo matunda, nintobir pookin, nidung'dung nitumoki ta taata aitobirunye ena juice. Nitau kila aina ya juice. Neeku nejia inko pinya ena.

Ore eninko pintobir ena, naa idung'u ake taata kitunkuu saumu, machungwa, inkuti pilipili, carrot, nintushul onkuti okuna tokiting taata kulie naaji pilipili enankae najo saumu, nintushul pookin. Nintoki nimpir, neeku nejia inko pinya nintoki taata aitobir enatoki nalio tene.

Ore eninko pintobir ena naa, idung'u intau ake taata nkwashen, niisuj tenkare, niguetiguet, nidung' kitunkuu emoti, na nipik eilata, nitumoki ta taata nincho eyiara, nirowuaju, nincho meteyiarata pi, nipik enkiti shumbi, nincho ta taata meteyiarata, nilotu aisuaki, nisuaki enkiti, enkiti shumbi, nintoki aisuaki enkiti, enatoki najo tomato basi nitumoki ta taata ainosa.

Ore eninko peinya ena naa, ing'asa ake taata niyau ormushele nisuj. Ore pisuj, nintokitokie. Niyier ormushele, nimpimaki enkare, enaa nusu duo iyierita neeta enkare enye nimpimaki, niyier omeo, nisuaki nintoki taata nintobir nidung'oki kitunkuu emoti, nipik irnyanya, nipik enkiti royco cube ,nibukoki ta taata nkiri, nitumoki ta taata aimixa. Neeku nejia inko peyie iyier ena, arashu pintobir ena.

Ore eninko pintobir enadaa, naa ibung' taata nidung'dung ake duo nidung'dung, ninkaraanka, nincho meteyiarata metimita eilata nikauka, ninkaush aiko nejia, neeku nejia inko pee intobir ena.

Ore eninko peyiolou oltungani ena ningas aya oltungani darasa , nilo tata nisum foods and vegetables , eniko tenitobiri enadaa ,eniteruni eyierata enye , nintoki si aitobir engeno ashu muhimu endaa enioni tenitobiri ndaiki naijo kekii , niaku nejia tata inko.

Ore eniko teninya ena naa ntushulushul tokitin kumok vegetable irmatunda irnyanya kila aina matunda nitushulushul ake duo nidungdung esidai nitobir nifry teilata kulie teilata kulie nikausha nejia nko teninya ena.

Ore ena naa ene maana oleng tonkiasin ekila siku amu, ore ena meetae ho daa nayieri metii eilata. Ore ena naa uto, arashu enailata ena naruko. Ore enailata na kesidai alang'u enkimbo. Amu kiibung' enda ninyororoe, neku ore meeta endaa yoyote nayieri metii neeku enetipat oleng, toonkolong'i pookin oltung'ani. Amu ore ena daa na keyierieki mpuka, neyierieki entoki pookin akeyie nanyai, lasima petii eilata.

Ore eninko pintobir ena naa, nidung'dung ake taata nkwashen, nidung'dung ning'as aisuj. Nidung'dung nintoki aisuj. Asi nipik enkare enkima niiyier meteyiarata. Ore peoku, niidong' ena nidong' nintoki taata apik nipik nkulie snais spices, nipik pilipili saumu, pilipili hoho, asi nipik enkiti ilata, paitum ta taata ainosa.

Ore ena naa enetipat oooleng amu ekifungo o nguruweni ore enguruwe naa keeta maana sapuk oooleng amu keeta ninye eilata nedukuya, nitoki aaku kenyae nkiri enyena neaku idim atabolo butchery neaku duo imir ena butchery ashu tenikunaa nejia neaku itum ropiyiani niasie kulie baa kumok neaku enetipat ooleng ena.

Ore ena naa enetipat oooleng ashu toltungani oifunga kukui amu ore ena. Ore ene dukuya ore ninye irmayai ebaiki naa ore oltungani ojipa oltungani laijo taata keeta enkeeya orgoo naa tenidonidong aok ina kipai na kisaidia oooleng. Ore enkae imir kulo tokitin nitu ropiyiani itum nimir nitum ropiyiani nenyae nimiraki iltungana nenyae anaa edaa naa itum si ropiyiani tenena. Ore enkae idim si atadanyu niaku kukui nifuga nena kukui nidim ataa kumok na biashara sapuk ina niasita niaku enetipat oooleng.

Ore entoki nalotu indamunot tene naa iropiyiani aa ore taa ena naa embenki ,idimayu petii embenki ene niaku inatoki nalotu indamunot ainei nitodolu ajo benki sidai nasheta netii iropiyiani nielotu indamunot naa ketii security inewueji, idimayu nai pisave iropiyiani teine , niaku ninye nalotu indamunot ainei tenadol ena naigero bank.

Ore entoki nagira aasa tene naa kadolita ajo indupas kuna aa nkera natii atua engari .One , indimayu ore ene dukuya ,naa kegirae aya kuna kera aya osokoni nipuoi apuo amir. two nidimayu paa olopeny ogira aidurie kuna kera etumuta enkop tenkop oshi natii etumuta likae shamba pepuo taata atum inkujit. three Idimayu naa kepuoitoi apuo anger aitayu ele papita. Ore ele papita lekuna dupas naa iropiyiani ,neeku naa nena tokitin uni nagira aasa tene.

Ore ena naa enetipat amu esokoni ena. Ore ena sokoni na ketii tokitin kumok ooleng amu kadolita kila aina ormatunda akeyie otii enkop ketii ene nguei. Neaku idim taata imir kuna nifaidika olturur alo ainyangu nifaidika yie nitum ropiyiani nitum mpisai nitum taata mpisai ore kuna pisai keeta maana ooleng amu isumie nkera niasie baa kumok etipat neaku enetipat oooleng.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei naa ormoilaki ele naake eponu nye ntokitin uni. Ore ene dukuya naa olchafu, keyau ele olchafu oyau ele, ore enkae naa emoyian amu kore taata ele toki kidimayu ninye neeta nye emoyian enye openy naa enowony nkishu, enewony oltung'ani nitamuoi naa enejing' endaa ninyal naa ina daa nejing' enenya ele tung'ani ina daa nitamuoi oltung'ani. Neeku inatoki nai aitadol ena.

Ore engeno niyieu pias ena naa ore ene dukuya naa pekingasae aitengen , niyiolou maana naata enkuku tenifuga, aa nchere enkitum irmayayi .Ore kulo mayayi naa mpisai , naa ore pingas ayiolou ajo mpisai , nitum naa taata anoto ena ngeno, nikintengeni , oltungani otaasa ena siai ,enikunari ena siai.

Kaishoru nanu sababu ajo kanyor ena, amu ore naa duo taata pee itumoki aifuga ena bata naa keata faida supuk oleng' amu keata , ene dukuya naa keata irmayai, ore kulo Mayai lenyenak naa imir arashu niokie anaa taa taata anaa taata oltung'ani oata shida anaa ojipa naa keidim atooko ormayai neisaidiaa. Ore enkai naa indi aitayu kulo Mayai nimir , nitum iropiani. Ore enkai naa iyieng' sii iyie ena toki neaku inkiri naanyai, neaku ninye sababu naidim aishoru ajo kainyoo paanyor ena.

Ore enkabila nanyor tene naa impoosho , haswa mpoosho sikitok ,nikijo iyiook imposho sikitok ashu yellow beans. Aa ore ta ta taata ore ene dukuya keeta ninye osarge , Ore osarge naa kisaidia , naa kisaidia oltungani torsarge. Ore enkae euni , eare naa ee ninye siduo endaa sapuk natumoyu tenkop ang ashu natumoyu tolduka , naa tenelo si duo niyieu ninyiangu anaake naa keraisi pitum. Niaku kaidim nanu atejo mposho , hashwa kuna kulie eyiolo. Mme kaiba taa kunda kulie kake inaatumoyu naa duo temurua ai ashu naidim naji anoto anaake te kila siku duo te maisha.

Ore entoki nalotu edamunot ore enedukuya kwanza naa emoyonyi naaji enturgugu ore entoki nalotu edamunot naa kitodolu Ajo enkare enkirowuaj ena nibungita entoki naibungieta tee nkutik AA ore ena kidimayu naa endaa egira ayaki enkyiotin enyena kutiti ashu kidimayu paa orkujita ele oyaita aitobiraki kewon enkaji neeku ninye entoki nalotu endamunoto ainei ore enkae Ajo kisutoi ena motonyi ejio kitau taata ebunga oloirobi

Kadamu enkolong nataasa ena , na ena siai ,adamu enkolong nataasa ena naa enkolong nashomo aingoru esiai tenkampuni nabo namir kulo matunda ,nemir greens , vegetables pookin ,akeyieyie pookin aairmatunda ,irnyanya , kila aina , niaku kadamu agira aingoru ina siai naas ena.

Ore enikunari ena temurua ang naa, eh melepieki nye nkunaang' emashini arashu mepiki atua ewoi nijo ende amu ore nkinejik ang', nemepe. Neeku duo keleng'i ake taata atua kelep ninye enkerai. Kejing'i ake duo taata atua nelepi nemeeta si kulo kin metaa menamua nai. Mekuna kinejik duo nai ekule, keeta ake duo kule kiasi kake, meji etiu. Neeku ore enaikunari kelepi ake duo tenkoompe kawaida.

Ore pee eibelekenya ena te enkop aang' naa nabo, mekiata ninye yiok Kuna kishu e grade, amu ore Kuna nenyor duo enkop nairobi, natumie endaa sidai, neirobi nemetii enkolong' amu keirouwa naa ninye enkop aang'. Neaku keibelekenya naa amu ke tadekenya ake yiok kilep inkishu , Kuna kishu naa e kawaidaa duo e kulle o nkirik, naa kitoduo duo ajo aisidai duo inkiri o nkiloi kake Mee ine kulle naa duo anaa tenakata ena.

Ore entoki nadamu tenadol ena naa ore ena naa oloingoni ele, enkiteng osawel , enkop sidai , enkop nairobi sidai ,osupuko ,oota nkujit sidan , ore entoki nalotu ndamunot naa keramata enakiteng esidai niaku keeta nkiloi, tenipik orandili enakiteng , nitum iropiyiani niyieu , ore enkae naa keeta kule kuna kishu osawel aboraki niaku kelotu nena tokitin indamunot ainei.

Enetipat enatenkopang amu keaku inkishu mitoki taaata, mitoki nkishu atumeruko amu tenepuo inkishu enkop naado na keaku taata kipungusa ina nkiloi nesasu nkishu , niaku tenidungoki nkishu iji naa kitobir amu metumeruko sapuk.